ore cassava naa idung'u orng'osila, nisuroki enterit nebulu taata neya ilapaitin, ile mpaka ilapaitin ooudo pee eku. ore inkuashe oorkokoyok ashu inkwashen naamelook, naa idung'u ebeneyio, nisuroki taata enterit, nebulu neya karibu ilapaitin okuni mpaka ilapaitin imiet, naa kenyaanyuk enchoto nanyae pokira are. cassava o nkuashen naamelook.

ore enkitamanaroto oodaiki toolchampai kutitik, naa intusuju idaiki nemeitumia, taata empiron olchampa. nabo, aataa iji inkunaki iun irpaek, taata tena musimu, nireshu ore edankae kata eunore, niun taata matejo impoosho, nintusuju matejo aitoki taata impuka anaa sukuma wiki.

ore eunore naaijo ena taata nalioo tena fidio naa, aisidai oleng. kaitiship amu, adolta ajo etii isinkir, negira sii edaa apuku aa mpuka, naa ore mpuka eeta vitamin, ore sinkir naaji enoshi kata naa kintaituo naa ekidim naaji atapala kule, ninyia isinkir, nitumoki ake anoto afia. arashu biotisho tosesen. neeku ina naaitiship amu iyata impuka niata isinkir.

Ore enkitamanaroto oonkuashen olnyanya tenabata nikitii yiok naa keeta faida sapuk oleng' amu ore nkuashen naa keimulumul enterit peeku metumoki enkare enchan atanapa, ore sii ninche ilnyanya naa keeta faida oleng' amu ore eunoto olnyanya naa itum anoto iropiyiani naa itum sii anoto vitamin aitobiraki neeku ina faida naata.

epaasha eunore ye atua nkishu, weunore oolchampai sapukie. amu ore eunore ye atua nkishu naa eikiti enkiti wueji neuni, kake eeta enkiti faida amu itum inkishu aishoru, ee olchala, naa ore olchala naa kitopir ilchampai. ore sii ninye tedaalo eunore sapuk keeta faida enye, amu etumokini naa naaji ajo itum faida sapuk .amu ituuno ilchampai sapukin. neeku ina faida eeta.

Enare eunore eatua inkajijik ee um greenhouses taa, amu itumoki ataa iyie oitore, enebaa enkare taata nipik, indaiki inonok, enebaa, enkolog nincho indaiki inono. Neaku kebulu indaiki, tenkoitoi sidai naa, itumoki sii indim aing'urai metaa meata kuna dudui, nemeeta taa sii imoyaritin naibung' indaiki inonok.

Anyorraa embarakinoto eunore naitushuli indaiki, amu keret inkaitubulu inkulie. Matejo naaji ituuno ilpaek wempoosho tenebo, naa keret empoosho ilpaek, neret ilpaek impoosho aitushurr tenkolong' sapuk. Ore sii naaji enoshi kata eewuo naa olmeitai loomoyiaritin, nemeidim aibung'a ilpaek tenebo wempoosho neeku ilo ake aikesu nabo enye.

ore eunore e organic naa euonore nemeitumitae irkeek, tolchampa lino toonkaitubulu inonok.aa taa aarie ildudui. aarie eriia. arashu pee intobir olchampa. ore entoki nintumia naa olchala loo nkishu. nintumia sii ing'uesi naaji ake. anaa kuna ng'uesi naanya kulie dudui, pee itumoki naa ataraa kulie dudui amu meyau imoyiaritin anaa cancer.

ore entoki naitobiraki eunore ekiti we unore sapuk naa nabo, teneitushulishuli, idaiki tolchampa, pee etumoki aitumia empiron olchampa, aa too nkoitoi naapishipaasha, naa ore sii enkae, naitobiraki eunore kiti we sapuk, naa tenitalami penyo inkaitubulu, pee metumoki aanoto mashindano te mpiron ,ing'oru empiron olchampa.o tenebo we nkolong'.

Ore musaada eunore naitalamilami ndaiki te Kenya naa ketum nkaitubulu atumia empiron olchamba metii mashindano, neeku kepiru naduo aitubulu. Ketum sii kuna aitubulu aanoto enkolong' tenkoitoi naishiaa neeku ketumoki aitobiraki ate endaa tenoshi oitoi nikijo photosynthesis tenkutuk oolashumpa, neeku kepiru ndaiki neisho.

enetipat eunoto oodaikin, asili too nkuapi nairowua amu keyiolo kuna daiki aitumia enkare kiti, nidimu sii enkolong' sapuk natii inkuapi nairowua, nebulu tenkiti rishata dorop oleng, neidim aitumia enoshi shan nalotu anaa enchan kiti. naa kidim sii aatotoni ataanyu enchan tenkata naado, eton eitu esha.

kelelek esotunoto empuliya oo nkishu, naa kitopir olchampa naa kelek oleng' te nkulupuoni eton eitu eya enkare ena, naa tenilo naaji aitanyanyukie inoshi fertilizer nainyiang'uni tolduka. ore sii empuliya oo nkishu naa mepej olchampa. ata tenipik empuliya sapuk, naa ore sii kelek bei amu inkishu ake isotunye ina puliya.

Enetipat eunore oondaiki tenebo ilkeek eitushuli amu ore peesulunye mbenek olkeek, neitopirr enaduo kulupuoni netumoki ndaiki aanotito enaduo kulupuoni. Ore sii ilkeek naa keitushurr nkaitubulu tenkolong sapuk neeku metumoki nkaitubulu aatuata. Ore sii ilkeek naa keibung' enkare netumoki nkaitubulu aitumia. Ore ilkeek neibung' enkulupuoni peemeya enkare neeku ina tipat.

enare neeni ing'uesi naaramatitae, enoshi kata idipaki airemo enkop, enoshi kata egira inkaitubulu aapuku, enare sii neeni etaa keji pee etumokini aitayu inkaitubulu, naa toolchamapi pee metumoki kuna nguesi aing'iala inkaitubulu naagirae aitubulu.

ingurari impoosho eton eitu euni pee etumoki, aingurai impoosho sidain, naasioki aabulu, naasioki aibung' enkop. nesiokini aaitayu tolchampa, ee pee etumoki olairemoni anoto faida nasieku, ing'urari sii mpoosho eton eitu euni, pee etumokini aingurai nena poosho nainosa idudui arshu impoosho torok nimidim aatubulu.

ore ereten olchampa eton eitu euni naa intayu enkulupuoni, niyaki ilaing'urak le nkulupuoni, pee ing'uraa enkulupuoni ajo kaa, kakua nutrients eyieuni teina kulupuoni pee itumoki atoponiki, ore sii eitu euni olchampa naa kereteni olchampa aadung' inkeek natii olchampa. arashu epeji, ore ina, aa nena kuruon naa kisaidia olchampa, neiremi olchampa aitobiraki eton eitu euni.

ore ene dukuya naa esapuku arashu enkitisho, olchampa, ninye nalimu eneba inkaitubulu naauni, ore aitoki naa iropiyiani nairemieki onaduoo kop, ore aitoki naa iropiyiani nainyiangunyeki enaduoo aitubulu tolduka, ore aitoki naa iropiyiani tenaa ketumoyu, iropiyiani nainyiang'unyieki ee fertilizer, ore ene musho naa enkare tenaa keetae enkare napiki oladuoo shampa tenemetii enchan.

kitayuni ibenek. ore ake pee intayu ibenek, nintayu eda shoto naibor, nidung'idung' aitaa kutitik. ore ake pee idip nitumoki atipika, atudung'oki irnyanya, o kitunkuu emoti, nipik eilata. nireshu mitootuaa penyo, nelaki taata kuna puka naaji nitudung' dung'o atu lelo nyanya o kitunguu.

ketumi ena bae teninyiang'u inkidong'i oolotorok, nipik ailili taata toorkeek, ore ake pee ilili toorkeek, nejing' ilotorok. nireshu taata naa meo ena aisho oolotorok, ore ake pee eku enaisho olotorok, niyau enkima ninok, nipik empuruo, ore ake pee ipik empuruo naa king'ut ilotorok naa itumoki taata aitayu ilchankaro ootii enaisho oolotorok.

ore entoki nagira aasa tene naa kegirae aaitayu kuna puka naapurupurana, arashu, kabej, aikesu tolchampa, pee etumokini, taata aawaita sokoni. edung'uni empukai te katikati tede. aarishie taata. enetrit, nedumuni aapik oltinka neyae aapuo aamir.

ore ake pee eeku tayari osinyai , pee eunishoreki naa nabo, naa kifaa pee eroku ilosinyai eton eitu, itodolu ajo etopiro, enoto entoki oshi najo lashumpa, humors naa kidim atareto taata inkaitubulu, idimi sii aatayiolo teneeku kidim ele sinyai, aa atotonie enkare tenkata naado. amu eyienyie enkare pee etumoki inkaitubulu aatubulu.

Anyorra ajo keeta eunore namiri endaa faida alang ina daa nauni nitumiae tiang . amu ore ake piun endaa nimirr naa itumoki aa taata anoto iropiyiani nindim ninye atoponai eneba ewueji oshi niunito nitumoki atoponai metaa ikai are . ore paa nindim ataalaki inkera sukuulini naa indim di ninye aitumia iropiyiani nitum ainyangu inkishu

kenyor iltung'anak loo ntaoni edaa naitoo, eunore naitooki edaa, amu ore nabo keeta oshi ilchampai kutitik lemeidim naaji enchan aisaidia, ore eniare naa kitumiya kuna ajijik naaji greenhouse naa metum tenkaraki enkitisho oolchampai ootae, metumoki naa enchan, anotoki anyaaki anotoki aitubulu nkaitubulu tiatu greenhouse.

ore irpaek te nkitayunoto olchampa eitumiyae inkaik, naa nabo neng'asi aadung'kulo paek oitashe nepiki taata, metaa ijo kitayu enkiti aji, nitayuni imushakwani etoito taa kulo paek pii. amu ina kata epuonunui aadung',nepiki taata irpaek metoosho enkolong'.netumokini aatipik irkuniyiani neidong'i too nkeek. netumokini aanoto irpaek.